Kagol Kagelu aas tiang amu ore atii ang naa kaas nkulie siatini ainiei kumok naa kaidim sii ataasa anaa entoki naijo biashara naasita sii inasiaai enkopis tiaang.

Pee edumu iltungank tewuei nebo nitabaya enkae wuei

Kaanyorr ena baye amu keshumushum oltung'ani irropiyiani ore enkolong nemeeta naa kidim neshukokino ilo bene otusushuma neasishore ainyiang'unyie entoki naba enaa enayieu.

Kadamu enkolong apa nikingira aun irkieer te sukuul apa natii

manyorr ena bae amu ore kuna tokitik naa kinyal inkerra ilalak.

Adolita nchilingini tikitam e Kenya, nchilingini tomon ,onchilingini imiet, we enchilingi nabo olosho le Kenya.

Oree olmarenge latoning'o loipirta ena siai enkedore oo mbartan, naa iltung'ana karsisi oonyor ashom ataked, oo ashu iltung'ana teneriki ng'era sukul nepuoi aitalak metakedo pee eshipakino.

enkampuni e kenya revenue authority e kenya naagira aashipakino olapa le laare le laare.

ene tipat amu kisho iltunganak menoto endaa anaa irpaek ,ormalenge niaku mitoki apuo olduka aingoru pooki toki.

Ebaiki neetae osirua neeku inosita irkijanani endaa. inosita ormushele tenebo onkiri

Kabel ake omatabaiki ewuei netii enkare napik straw naok

ore ene dukuya kaitodol eniko enereu enkare ,nkaik tiatua enkare najoki mikieno enkume we enkutuk nemeyang ake pemejing enkare niteru areu nkaik tiatua enkare.

Enkisuma naloito dukuya tena sukuul naji Langata academyy

Ore ene dukuya naa ingas adotu tenkop , nipik enkare embeshen , nisuj ,nipik kitunguu emoti oe ilata ninteleki enkima . ore pindip nipik ornyanyai , nidungdung ornyanyai nipik ,nintoki nibukoki atua , nincho eyiera toldaikani tomon nidotu .

eeh ore ena naa emashini naitumia iltungank lopuo gym eyieu nitobir iseseni lenye.

ee kadamu enkolong atii primary kipuo aiguran onkulie sukuulini oo atii sukuul e secondary kipuo aiguran onkulie sukuulini naa ore sababu esidano ena siai naa keyau naboisho tosukuulini neyiolouni talanta naata oltungani netumokini ataretu.

Ore olmarenke latoning'o, naa ore Safaricom, netareto iltung'anak tenkop sapuk eimu tesiai e M-pesa nairiwaa oltung'ani iropiyiani neng'amu iropiyiani.

Tenintushul embolea ino tolchamba tenebo oe enterit niunisho . ore piunisho naa keponari enkisampuare oe endaa nilo kenya atum

Nomama nagira aitigiran arany ,aitiship iltunganak egira aishindana.

ore enkitanyaanyukoto edukuya naa keetae iltunganak loiremito ilchambai kutitik aa pitayu endaa ninche maate toonkangitie enye . neetae irkulie loirem ilchambai sapukin petumoki ataasie biashara endaa nabulu.

Ore ingolikinot natum oshi aasita esiai naa irbarabarani torok laa mepuo ngarin pookin ,ninyiala ngarin kumok naa ore tikit napuoyieki biashara naa keisapuk oleng.

ore ena siai naa intodol oltungani eneiko teneshetu entoki naijo ena ee pee etumoki ataramata enkaitubului natii atua ine wueji pepaash ingwesin.

Ore inkaitubulu naisumbwarisho tolchamba naa inkujit naabulu tiatua endaa nauno tolchamba. ore tiatua inkishu naa irmasher loonya nkishu, oltunurui neaku meeta enaduoo kiteng afya.

Ore esiai natusuja naa ena oshi naishooyo safaricom esile eimu enkoitoi e kcb oe mshwari enkolong oshi natanyamala ayieu iropiyiani esiai nadumu nena ropiyiani naretu naitabaya siatin pookin apa nangor

Ore ena siai naa measi temurrua ang amu ketii osina lenkare nemesha anaake.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai oonkitunguni naa nchere ore biashara ashu eunore oonkitunguni naa ene tipat oleng amu keeta faida sapuk.

Ore ena naa kitunguu naa enetipat to sesen amuu keisho osesen esidano oo intokitin naayieu osesen

Ore entoki nayor tele tena tariff naji Airtel naa kishooyo ildaikikani kumok loirorieki naa kisho sii oltungani okoa naretu enkolong nemeeta credit.

Ore ele naa olchamba lendaa, kitunguu ,sukuma ,o cabbage.

Ore ireteni latoningo loihusu esidai naa ore irmosorr lenyenak naa kemiri toropiyiani kumok oleng.

ore ena naa county e Embu . adolita orbao loichoraki ,loichorakino enkaina orinka ,ibungita enkaina nabo orinka ,nibungita enkae orpisiai . adolita ngarin, adolita loitashito tenkalo orbaribara ,adolita kemo sako ,adolita mmbaoi ositima ,nadolita irbustani le network.

Ore entoki naitishi tena pisha naa enkare nawaiki orpukel lemetii enkare petumoki inchoo atook tenebo oltunganak.

ore ele naa orpaipai . ore eninko teninya ele paipai naa ingas aisuj ,nidung kat are, ashu kat kumok ,nintai ilanterera ninya ,kake minya nkinyat.